Ka ang'iyo picha ni, to aneno ka en puodho kata ndalo ma olos kendo osepithie kata nyalo bedo ni en ndalo ma olos ni mar mondo mi opithie. Mar mondo mi puodhoni obed ni inyalo komie, mokuongo ibete sama pod en gi yugi kata gi lum. Bang' ka osebete to ipuro, inyalo ti gi yore mopogore opogore mag puro inyalo pur gi dhok kata bende inyalo pur gi tinga bende inyalo pur gi kwe madongo dongo. Bang' ka osepur to lowo ichoko maber mopimore maber kaluwore gi cham no kata gigo ma idwa pidh.